Chiayo en gino maber, kendo sani e aluorawa kata ogandawa jii mang'eny opidho chiayo, kendo jii mang'eny iyudo ka olonye e kwath. En gino maber, kendo gino malong'o ahinya. Chiaye konyowa e gikma ng'eny ahinya, koro kae aneno rombo. Rombo nyalo konyowa kuom miyowa ring'o nikech inyalo yang'e kendo inyalo yudo ring'o mainyalo chamo kata inyalo uso. Kata kamano, chiaye bende inyalo use kamano, kata jii mang'eny e aluorawa tiyoga godo e nyombo, koro mago gin gikmoko maketo chiayegi bedo gikmaber kendo gikmakonyo wa ei oganda wa. koro anyalo jiwo jii mang'eny ni gibedgi chiaye, kendo girit chiayegi nikech biro konyogi ahinya e ngima gi.

Pur en gino ma jii mang'eny e aluorawa sani olonye, kendo jii mang'eny ohero pur, kendo moloyo kuonde go manigi loo mayom kendo maber magik mang'eny nyalo tie kendo cham moramora nyalo tie. Koro an arango miyo ariyo makoro nie puothgi, kendo epuodho ka gipidho alot. Koro an gi pacha nyakabedni koro magi gin alot mosedongo kendo koro gibiro ng'wedogi, nikech gisedongo kendo gisechopo kargi makolo ng'ato nyalo biro tong'wedo kendo mondo odhi otedi. Mano koro e ber mar bedogi puodho, kendo ber mar pidho alot.

Pinywa maKenya ka weche jatuj kona gi konde mopogore opogore. Koro kata kamano jopiny nyalo dwaro ng'eyo gigo matimore e piny e konde mopogore opogore mondo ong'e kaka weche dhi kaka nyabedoni ntiere wechego mag yiero kata mar goyo ombulu, kata ntiere gimoro motimore, motimore marach kamoro. Koro kata kamano wan ga gi jolendo mabiro nyisowa gigi kendo gibiro leronwa gikma timore e piny mopogore opogore. Koro kae aneno kondik KNM NEWS. Mano koro en siteshon makelo nwa lendo motuch, kendo koro nyalo konyowa e yudo weche matimore e kona ka kona Kenya ka.

Mae en jatelo William Samoei Ruto. Jatelo William Samoei Ruto e ker mar Kenya kendo ene jatend pinywa ka. Koro iyudoga ka piny ka piny nigi jalno motelo negi kendo matayo pinyno. Koro onyabedo kingi, kata onyabedo ker. Koro Kenya kae wan watioga gi ker maen William Ruto, kendo ene maochung'ne tayo piny kendo kelo dongruok e pinjwa maKenya kae, kendo en emonyalo yiero jogo manyalo chung', kendo manyalo konye e tayo piny mondo pinjwa odongre e yo madwarore.

Wasebedo ka waneno lokruok ma kinde ka kinde kendo iyudo ka gik moko kaka sani tayore kata kaka sani gik moko timore opogore gi kaka gik moko nyo timore ndalogo machon. Koro e gima omiyo sani iyudo ka tije mang'eny mag ofis, itiyo gi jii mang'eny kendo ne gin tije mitiyo gi kalam kod otas e ndiko kata keto nonro mar tije ofis. To kata kamano, sani koro mbui kendo lokruok manyasani oketo gik moko obedo mayot. Sani koro tije tee mag ofis. Ginyalo keto nonrougo e computer kendo koro mano osebedo kaketo tich bedo mayot .Koro omiyo ng'ato sani nyalo kata timo tijegie ka en dala kata ka en e ode mondo koro kata ka otuo to onyalo temo mondo enbe okonyi kaka onyalo.

E pinjwa ka maKenya jii kata jopiny dwaroga mondo giyud nonro mar kaka weche timore e konde mopogore opogore e pinjwa ka maKenya. Koro kata kamano sirikal nosebiro gi yore mang'eny, kendo kaluoregi lokruok mag gikmoko, lokruok manyasani sani koro okosebedo mayot mondo dhano kadhano kata jopiny duto oyud gigo matimore e konde mag piny mondo ging'e kaka weche bet kata giwinj lendo maya kuom jatend piny kata ker. Koro kamano wan gi tv kendo koro ntie station kaka Citizen manyakeloni lendo mar kaka gikmoko timore, kata kamano be Citizen gin ga gituke mopogore opogore magitang'o manyakelo mor ne jogo maneno kendo nyalomiyo iwinjo maber ahinya ka ine.

E pinjwa ka yare chon osebedoga ka imiyo nyithindo penj mapimo gigo magisebedo kagisomo, kendo gigo maging'eyo. Koro nyithindo mang'eny dhiga sikul kendo somo, kendo en ga gimaber ni bang' nyithindo somo mondo japuonj opimane ni somb nyathini ochopo kanye, kendo koro japuonjre ni osemako gikma chalo nade kendo ere kaka koro wanyalo ng'eyoni nyithindo gi oyudo somo. Mano egimomiyo sani nyithindo majo klas auchiel, klas aboro, gi klas apar gi ariyo imiyoga penj. Penj ma ochung' ne gi sirkal, kendo en ga penj mapimo ng'eyo manyathi majapuonjreni osebedo komako, kendo mano emabiro fuenyo ka nyathini kanye monego odhie.

Kinde ka kinde jii osebedo ka wuoyo kendo tudore e yore mopogore opogore. Ma en gima osebed kokel gi lokruok mar manyasani maiyudo ka jii mang'eny sani tiyogi yorego mag mbui mondo gitudre koro iyudo ka jii tiyoga gi simbe kendo simu nyalo konyi mondo iwuo gi ng'ato kata itudri gi ng'ano mani mabor kodi, koro inyalo orone inyalo gochone kendo unyalo wuoyo, kendo kopogore gi simu bende inyalo tiyogi kompyuta mamoko mabende oseketo tudruok obedo mayot koro en gimalong'o kendo gino maber kawatiyogi kompyuta gi kondo watudre kendo mondo wayudre gi joherawa gi.

Dhano kadhano niga gi dwaro kata mondo oyud kony mayot kuom sirikal. Mano egimomiyo sirikal nogero ofis kata ot miluongoni huduma centre. Huduma centre ni kuonde duto ebombe duto Kenya ka, kendo kidhi Eldoret, Kisumu, Nairobi, Nakuru ibiroyudo kantiere kama iluongoni huduma centre. Kar huduma centreni inyalo konyoga e tije mopogore opogore kendo ng'ano madwaro bedo gi kitambuliso nyalo dhi kuro mondo oyud kony, kendo kin giwach moramora madhagi gi helb inyalodhi kanyo tikonyi, kata ofise josirikal be nikanyo koro inyalo yudogi e yo mayot, kata nyithi sikul bende nyalo yudo kony mar pesagi mag konyogi yoregi mag somo e yo mayot, koro mae e ber mar huduma centreni kendo osekonyo jii.

Ndalogo machon jii nosebedo kayuagore nikech mudho kuonde duto kendo niyudo ka neonge taya manyalo keto ler bet kuonde duto koro niyudoni ka gotieno jii netimo timbego mag anjau kendo jii mang'eny noluor wuotho oko nikech mudho mang'eny. Kata kamano sirikal nobiro gi yore go manyalo kelo ler kendo keto weche anjaugo kibedi, mano egimomiyo kambi mar Kenya Power nobiro kendo sani koro oketo sitima ni kuonde duto kendo sani ute mang'eny rieny ahinya kendo ler ni kuonde duto. Mae osebedo maber kendo koro omiyo jo anjau sani oluor nikech sani koro onge mudho kaluore gi sitima manikuonde duto. Koro an anyagoyone jo Kenya Power erokamano kuom tich matek magisebedo kagitimo, kendo anyalo jiwo jogo mapok utedi giyuayo sitima mondo giti matek mondo gimbe giyua sitima.

An kinde ka kinde, ka an ga gi tijega maopogore opogore, kata mag yore go mag ndiko. An aheroga ni atiyogi kompyuta, kendo en eyo manenoga kadhinaga piyo ahinya, kendo be okocham pesa mang'eny, koro mano egimomiyo ahero kompyuta kopogore gi yore go machon mag ndiko gi kalam maolo jii piyo kendo itiyo gi pesa mang'eny kidwaro nyieuri gi otese kata kalembe go mag ndiko. Kompyuta en gino ma kisenyieo anyiewa dichiel tokoro en inyalo tiyogodo saa amoro amora ma idwaro. Mano egimomiyo ahero tije kendo anyalo jiwo jii mang'eny ni mondo odonj etiyo gi kompyuta etimo tijegi eyo mapiyo piyo.

Pinjwa ka rowerni osebedo kadhau kendo osebedo katemo kal nyalogi ni kelo lokruok e pinjwa maKenya ka. Jii mang'eny yuagore kinde ka kinde e sandurok mwasebedo kwasandore e pinjwa ka, nikech serikal sani okosedewo joge ahinya, kendo jii mang'eny sandore, kendo ngima sani ohidho ahinya maoketowa kama tek. Mano emomiyo sani jii wuok oko kendo kidhi ng'anyo. Jii mang'eny wuokga mondo odhi ong'anyi mondo gikel lokruok e piny. Kata kamano polise jabayo jii ga gi gigo mailuongoni teargas kendo mago ema gitiyoga godo eyo mar keyo jii modhi ng'anyo, kendo en ga gimalit sechemoko ka ilau jii gi gigi to gidhi ng'anyo e yo mamuol.

Jii osebedo katudore e yore mopogore opogore, mokuongo jii mang'eny tiyoga gi simbegi e yore go mag tudore, kata kamano ntiere jogo matiyo gi laptop kendo laptop gi osebedo kakonyo ahinya e yore go mag tudruok, kendo en yo maber modusi mainyalo konyi ahinya nikech inyalo wuoyo gi ng'ano kata manioko mar pinjwa maKenya ka eyo mayot tekni in gi gigo madwarore mondo utudru kamoro achiel. Koro en gima ber kendo gino malong'o ahinya.

Dhano ka dhano kendo ng'ato kang'ato nyaka chiem, kendo chiemo en gino madwarore mapile kapile koro kata ichiemo kawuono okdimoni dwaro kendo chiemo kiny. Koro mano egimomiyo jii mang'eny sani odonje e pur nikech purno egimaduong' makelonwa chiemo e yo mayot. Koro jii mang'eny sani odonje e pur kendo jii opidho cham mopogore opogore kaka oduma gi alot. Cham ma jii opidhoni mokuongo inyalo tiyogodo e pidhori in iwuon gi anyuolani kendo koro kisepidho to koro inyalo yudo chiemo e yo mayot. Kata kamano jokmoko pidhoga chamgi mang'eny ahinya nikech gibiro tiyogodo e yorego mag uso, kendo kisuo nikech ok ng'ato kang'ato opidho to nga'to kang'ato dwaro chiemo koro ka isetero e chiro kendo idhi uso jii biro nyieo to ibiro loso pesa kendo pesa milosono inyalo tiyodo godo tijegi achiel ariyo adek moko manyalo konyi.

Piny kae kambi mar Safaricom en kambino maduong' ahinya, kendo jii mang'eny atamalo pir ochiko kod aboro tiyogi Safaricom kendo anyawachoni Safaricom en kambi maber kendo malong'o mosekelo lokruok mang'eny e pinjwa ka. Mokuongo en osekonyowa e yorego mag tudruok kendo wanyalo tudore mayot gi joherawa kendogi osiepewa, kata kamano negibiro gi mpesa manyakonyowa e yorego mag kano pesa, kendo yorego mawanyalo orone osiepewa kata jomawan gi gopegi kata onego waor negi pesa eyo mayot. Safaricom be kata kamano osebedo kamulo ngima jii e yore mopogore opogore, negibiro gi chenro moro ni Safaricom Foundation mosebedo kakonyo jogo manigi chandruok mopogore opogore, kendo kae karango miyo moruako lau Safaricomni koro nyakabedni ntiere gima omiyo jalni mondo.

Pinjwa ma Kenya, osebedo kogero huduma centre kendo nitiere e boma ka boma e Kenya ka obed Kisumu, obed Nairobi, obed Mombasa, obed Nakuru, obed Eldoret gi kuonde duto sani inyalo yudo huduma centre. Huduma centre nyoger mar konyo jopiny ,kendo japiny moro amora ma nigi ywak moro amora kata nitiere kony ma onyalo dwaro ni oyud kuom piny owacho, onyalo mana dhie huduma centre tilosone. Koro kata ka kipande, idwaro loso kipande inya dhi huduma centre mondo olosni kipande kata ka kipandeni olal to inya dhi mondo olosni kipande. Kata ka ng'ato ilalo jaherani, huduma centre nyalo konyo e yorego mar loso gino ranyisi manyiso ni jalni nyo otho odiochieng' machal kama kata be onyaloso, olosoga ranyisi manyiso ni ijakenya kata nonywoli odiochieng' machal kama.

Nikech sandruok kata chandruok majopiny osebedo kakalie, iyudoga ka dhano bedoga gi ng'anyo kendo jii wuokga mang'eny kadhi e ng'anyo mondo giyuagre ne sirikal e ngima kendo pek magisekalie. Koro kata kamano en ga gimalit ni jonjore be donjoga e ng'anyo go koro iyudo ka nga'nyo ne en ng'anyo mamuol to jonjore tobiro tokoro ketho ng'anyoni kendo koro kelo lweny kendo kelo gikma opogore. Koro iyudo ka jii jokmoko donje e duka jowetegi, kendo koro gikwalo gigo magiuso. En gimarach kakolo ikualo gik japiny wadu mabende sandore mana kaka inbi isandori, kendo otemo tiyo matek mondo oyud matin kata piny odiye. Koro magi gin jogo makoro nyaka bedni koro giseya kuelo, kendo gikao gigo makoro gimuko duka ng'ato kendo gidonjo magikao gike gikwalo kendo koro giringo go kagidhi godo.

Kambi mar safaricom en kambi maduong' ahinya e Kenya ka, kendo osebedo kokonyowa e pinjwa ma Kenya kae e timo gigo mopogoreopogore. Koro nasewacho, safaricom niga gi chenro mar M-Pesa. M-Pesa ni konyowa e yorego mag kano pesa, kendo inyalo keto pesani ei M-Pesa kanyo, mondo ibro tiyogodo mbele, ibro tiyogodo bang'e kata inyalo orone jaherani mani mabor kodi. Koro ma en tich ma M-Pesa osebedo katiyo kendo osebedo kakonyo.E higa mokalo M-Pesa nye nigi rapar kendo nye gin gi nyasi mar higni apar gaboro yare nye gichak tiyo e pinjwa ma Kenya ka kendo ndalogo nyegimiyo jii nye giduoko lwetgi ne jok mosebedo ka konyogi kendo tayo.